Mondo irit gini kik kethre, inyalo moye e chieng', ma otuo maber. Bang'e to ipoko opoklo, kasto imedo moye mondo iye otuo maber.

Jo moko ohero ute thieth madongo ka gi ngeyo ama gi paro ni ute thieth madongo go ema ichiwe thieth malong'o to be gi nya yudo gi moro amora ma gi nya dwaro kaka yedhe duto kata rit maber. To be jo moko be neno ni ute thieth madongo gi ka gi dhie gi kao seche matin ka opogore gi ute thieth matindo ma sa moro ji pong' ahinya.

Kawuono ni, wach siasa ma nigi umma, en wach mane otimore e piny mar Nakuru. Kotelo kuom chenro mag tuke mag nyithi skul mar Butere, kaluwore gi tugo mane Cleophas Malala ondiko negi. Sirkal wacho ni, tugo no, ne otengo Jatend piny Kenya.

Kang'iyo gima timore kae, aneno ka gima jopuonjre nie klas nikech aneno ka ng'at mobet mbele nigi buk tobe ochalo ng'at masomo, to ng'ato machielo mobet chien nigi kalam gi buk kendo ondiko, To bende gite girwakore machal manyalo bedo ni lewni magirwakogo gin lep skul.